Aparo ni en tich mar chiwo rieko kod ng'eyo ne jodak mag alworano e wi wach mar bedo gi kit ngima makare. Chalo ka gima ji obiro mondo giwinj wach mar yueyo mar nengo yath kata thieth mar nono, kaachiel gi kaka ginyalo geng'o tuoche mopogore opogore e kind ji. Nenore ni tijni en mar hera kendo okweyo chuny dhano maonge gi nyalo, jogi chalo ka gima gin missionaries mobiro mondo okony jokma onge gi nyalo.

Ka aneno ratiro manie pichani, chalo ni en tich mar ndikruok kata kawo ranyisi mag lwedo ne chenro mar piny owacho, kata ndikruok mar bedo jago ombulu. Jomoko bende nya bedo ni ndikore ne tich kata yudo pesa mar sirkal. Pichani tang'o thagruok kata gigo ma ji mopogoreopogore kadhe mondo giyud dongruok ,to gi yie mar yudhe mar dwaro dhi nyime.

Kae aneno ka nitiere yudhe e ndara. To gima timore kae, chal ka gima gin e ngányo. Kanyo waneno ka lewni magirwako ondik kanyo ni stop police. Manyisoni gingányo mondo mi jo arita kwe, one, owe nego gi. Kanyo waneno ka ka ngáma chielo otingó picha mar rawera moro, ma bende nyalo bedo ni nohiny gi jo arita kwe. Jogi nyalo bedo nitimo kama mondo omi nyalo bedo ni gitimo kama mondo omi gibed gi gi freedom kat mana thuolo mar wacho weche gi, kendo golo pachgi, e kaka yore matimore e Kenya kae onego bed ni dhi.

Mae en sikul kendo nitiere nyithindo mobet kae. Ng'ato ka ng'ato obet gi wadgi to chalo ka gima gitiyo gi gima iluongo ni tablet mondo giyud somo. Chienroni nokel kod piny owacho, mondo mi nyathi ka nyathi onyal yudo somo maber . Kae waneno ka nyithindo oriwo tablet achiel ji ariyoariyo, tablet achiel nigi ji ariyo. Mae en ranyisi ni chienro mar piny owacho mar miyo nyithindo somo maber gi teknolojia osebedo gima nyalo timore kendo dhi maber.